Ore naake embendera ekenya neata naake rangin onguan, ore lolo rangin naa eetae orangi orok, neatae orangi odo, neatae si orangi onyori nitokini aata orangi oibor.